keifuraisha oleng' iltung'anak, naa keisho iltung'anak naa lemurua aang' pee merikino mila ang. amuu kore naa kira iyiook irmaasae, naa ilo sinkolio lenkusore naa ninye duo ashi iyiook kiwosh neaku kekintobiraki ake esidai neitadamu sii iyiook amu keifuraisha sii iltung'anak oleng'.

Kaake ilo naa atua akaunt ino e eCitizen nitumoki naa aiaccessa intokitin e DCI ninteru application inonok, nifill orform lotii ine. Kore piifil ilo form, nitum taata atalaa naa iropiani nidownload sii nkulie naaji print o ndocumenti. Ore piindownload nitumoki sii ake naa aisubmiit nena fingerprints niyanyu taata notification, ore piiyangu naa nana notification niyanyu taata pee indownload certificate inonok.

Kore ing'ira naa aitumia eCitizen Boma Yangu tiatua eCitizen, naake imutie naa itu ireflect payment nana naa ropiani nitalaa. Ore enkae netum naa technical etum shida e technical, anashe intu emoku naa iltung'anak kumok meeta iltung'anak kumok experience aitumia naa ena Boma Yangu.

Ke mpolea naji organic fertizer ore ena organic ena mbolea naji organic naa ena nindim oltngani atutmie intokitin nijo nojikoni nintobirr ndaikin nena nainyialate nilo abkoki olchamba .na ke ketii sii nkuliek ake naji manure natii ake atua naa atua ina organic. ore nkulie naa bio fertilize na ke ninche kuliek nanyorr naa endaa nisho endaa metoishoyu neminyial sii amu meeta irkieek yeyote.

ake etumia i save kwanza time ore enedukuya na kisave time, meitumia oltungani isai kumok, ore enkae eta entoki naji conficiency ketumoyu tiaraka naleng, kore enkae na kee meeta entoki naisudoo kitodolu kila kitu teweuji nabo, niaku ore enkae ore peingo pitumia na ikiyaki ol message tilo daikai ake.

peyie eyakikisha ajo ketumoyu naa ecitizen too nkutukie .metaa ketum iltunganak, loo nkutukie tofauti tofauti aitumia. ore enkae naa peeiyakikisha sii ajo, keeta security sidai o trust. entoki naidim iltunganak pookin aimini, amu inakata naa etumoki oltungani ataasa esiai, aitobiraki, neyieu sii enkae nelelk ena toki e ecitizen. ifaa pee simple ashu ekijo eidim kila oltungani aitumiyae.

ore entoki naa naidim atudumaki iltunganak enkima te murua naa tenetii naa kwa mfano oltunganai oshi logira, apuroo intokitin oolkulikae naijo nkishu o ntare, ashu idaikin oolchampai eton eitu eku, ore naa entoki naijo ina, naa itagor iltungana pii nedumaki naa enkima metagoroto iltung'anak.

Ake naa pee epuo nkera sukuul, kore peepuo nkera sukuul naake piiteru naa aitumia ena elementary, niteru aitumia nkomputani. Ore naa piiteru aitumia nkomputani, naake keyolou naa nena kera umuhimu e teknolojia, neyolou sii aitumia teknolojia esidai neeku entoki sii nemitoki aisumbua iltung'anak le murua.

Tenepuroo imali oo kulie tung'anak te Kenya naa enkaruoishi ina. tenashe teniar oltung'ani metua na enkaruoishi naake sii ninye ina, ashu enikumbung'i inapita irkeek, kulo keek looji madawa ya kulevia naa enkaruoshi naa ake sii ninye ina sana sana naaji duo ena naji orbanki.